Mae en chenro mar yangó dhiang'. Rowere ariyo otingó beti mag yiengó. Achiel moro ochung' ochung' yore gi beti. To machielo omako tiende dhiang' mondo kik ogwechi. Mae chenro manyalo timore sa no ma idwaro ring dhiang' kata ka idwaro idwaro mondo ogol dende, yier dhiang'.

Mae en cham mar mabenda ma bende ong'ere kaka okra, en gimaber e ringruok dhano, oting'o vitamin A, C kod K mabende konyo choke mag dhano. Okra nyalo miyo ng'ato dhi oko mayot maonge shida moro amora. Oduoko teko mar sukari piny manyiso ni onyalo konyo ahinya jogo manigi tuo mar sukari. Oting'o gima iluongo ni folet mabende konyo e dongruok mar nyathi e i min gi.

Mae en chenro mar pur mabende waneno kanyo ka mae en alot mar osuga mosepidhi mosechako ti kendo nenore ni doyo otimore kae. Alotni osechopo kiwango moro ma inyalo ng'wede.

Kidwa puonjo ng'ato pidho rombe to ichako gi weche moketi. Rombo dwaro kar dak maler, pi gi kony maber. Nyaka los ot maler motwo kendo ma muya kadhe maber to koth, yamo kata jakuo oknyal donje. Rombo chamo lum, pi maler gi chumbi. Onego japitho ong'e sama rombo tuo mondo otere e thieth to gi yore mag geng'o tuoche. Japur onego ng'e kaka onyalo keto rombo ma oyudo nyathi maber. Gimachielo en puonjruok e weche mag kaka rombo nyalo yudo nyathi to gi kaka inyalo rit nyathineno. Onego okaw okang' mar kwano nyuol, thieth kod uso mag rombege.

Pur mar kitungu itimo bang' yiero kuma nitiere chieng' maber. Nyaka otimre kama pi okng'enye ahinya. Los nasari e wi kodhi mokwongo koromo to itere e puodho maduong'. Kosebedo fifteen centimetres mano bang' jumbe ang'wen nyaka auchiel, ipidhogi fifteen centimetre e dier cham. Ma itimo gokinyi kata godhiambo kaeto iolo pi gi sano. Doyo mar kitungu timore sa ka sa. Onego olnegi pi dichiel kata diriyo e juma kaluwore gi chal mar koth. Itiyo gi manyiwa mar DAP sama ipitho gi NPK bang' jumbe adek. Igole e puodho bang' dweche adek kata abich tok pitho kendo imoyo e tipo kuom ndalo abiriyo nyaka apagang'wen. Ikanogi kumotwo ma muya kadhe maber.

Chalo kagima jogi oyang'o diel kendo aneno kanyo ka mine ariyo omako diel achiel yeng'o tachiel omako tiendene mondo kik otheki to ng'ato nitiere mochung' bende e bathe kanyo. Tok miyo chiel aneno kanitiere nyathi diel moro achiel. Koro nyalo bedo ni mae diel miyang'o to kendo iyang'e nikech gidwaro mondo giyud ring'o.

Mae en chenro mar pur mar rabuon kendo aneno ka magi rabuon mosechiek ndalo mag kunyogi chiegni. Rabuon ipuro kuonde go manitiere koth maber to kendo rabuon ti kadhi piny mondo omi gichieg maber.

Ma tich mar jodala maonge gi oven mar loso kek. Iketo ngano mar kek e i sufuria kaeto iketo i jiko kaeto ikawo mach iketo e raum mondo mach omak malo gi piny mana kaka oven bende tiyoga. En yo maber mar puonj gi teko o bende kelo mor nikech kek molos gi yorni mit ahinya, nyithindo bende nyalo puonjore loso mondo gigol yore mag puoth. Kek inyalo losi e nyasi mopogore opogore kaka arus, nyasi mar jogo moya e nyange kata mana mar chieng' nyuol mar ng'ato, nyasi mar yudo nyathi e kuond moko mopogore opogore.

Mae en chenro mar chanjo gwen, ber mokelo en ni gwen mochanji oknyal mak gi tuoche kaka poks. Ka gwen nigi ngima makare to gidongo maber, ginyuolo tonge mang'eny kendo kelo ohala maduong' ne japur ma opidhogi. Chenro mar chenjoni bende duoko garama mar thiedho gwen ma tuo omako piny. En okang' maber ahinya mamiyo pidho gwen kelo ohala mang'eny.

Sing'engeni nitiyogodo mondo ogeng' lee manyalo chamo gwen kaka guogi kod nyambura. Bende ne okonyo korka weyo nafas ma muya maler kadhogodo ne gwen, kamano geng'o tuoche. Ber ne moro en ni itiyo kode mondo omi opog gwen matuo gi mangima mondo kik tuoche landre. Kaluwore gi kaka buchene tindo, gwen oknyal wuok kumoketgiye kendo ginyalo wuotho awuotha e iye kanyo. Kal oknyal makomsing'enge mayot nikech otegno, obudho kendo okonyal tur mayot ahinya kata ka odhire.

Kae aneno ka nyakoni oting'o chak mopwo oole kikombe to bende bathe kanyo endo nitiere jwala kata kalatas manenore ni oting'o chak mar poda. Mae en chenro mar kano chak mondo omi oti kuom ndalo mang'eny ka en e fom mar fom.

Mae en waru to bende itiyo kode tije mopogore opogore kaka loso chips to bende inyalo lose kaka e sup, ikete e sup en gi tije mopogore opogore to ahinya ahinya bende en gima ng'ato nyalo timogodo ohala.

Mae en chenro mar keto manyiwa e puodho. Manyiwa konyo ahinya e puodho ka wuon puodho oseyiero kendo omako manyo gi cham. Kimedo manyiwa makare e kiwango mowinjore to cham golo olemo mang'eny alot gi oduma. Manyiwa konyo duoko teko mar puodho, okonyo kuom keto cham obed motegno kendo matuoche ok maki mayot. Kendo cham ti piyo, inyalo golgi e puodho e sa makare mondo omi usi ma japur yud ohala maber.

Mae en tong' mar gweno, itiyo kode e yore mopogore opogore kaka chiemo mabende inyalo chiele, inyalo boke to bende inyalo los kode kek. Ahinya ahinya jomoko bende tiyo gi tong' e yo mar ohala. Jalno mopidho gwen manyuolo tong' nyalo tiyo gi tongego e yo mar yudo omenda. Tong' nigi madini maber e ringruok mar dhano kendo okonyo gi madini mag kalshiam gi proteins. Tong' bende inyalo ti godo iketo gi e incubator mondo gigol nyithi gwen.

Pur mar oduma chakorega gi loso puodho chon kapok ndalo koth ochakore. Ichako gi puro puodho kaachiel gi golo nyal. Bang' mano japur komo kodhi makare kaka h614 e chak mar koth. Iketo nafas mar thirty centimetres e kind kodhigo. Manyiwa mar DAP iolo sama ipitho, golo nyal e kind oduma timore bang' jumbe ariyo kata adek. Keto manyiwa mar CAN kata UREA timore ka oduma osedongo magik e chong. Ka koth nitie maber to oduma inyalo ridhi bang' dweche adek kata ang'wen bang' komo.